Ore naa ireteni arashu olmareng'e lotoning'o eipirta ena baye, naa ore ele naa olng'anayioi obo, oata ninye ilaanterera lenyena te oriong', naa keji te enkutuk olswahili korosho, naa ore ele ng'anayioi, eata olng'anayioi lenye te bata, neitoki aatau sii empeko enye te oriong', tiabori enye, neaku ore ena peko enye, indim atuuno oltung'ani arashu neitoki aapuo aanya, naa ore pee iyou ninya, menyai ake neija, lazima pee ilo apej, arashu pee eng'asi ayier we enkare nairouwa, amu ore pee inya ake neija, eji oshi eata ena shoni enye e oriong' osumu, neaku eng'asi aapej, arashu eisusi, arashu eitukutuni, pee etilakini aanya. Naa ore ele antererai lenye nabo inya, etiu ake anaa inchuku, neaku sidai ele ng'anayioi amu, eata, ore ilanderera lenyena endaa neata sii enchoto naa olg'anayioi ake openy. Naa orte ena siai etareto iltung'ana loloshpo le Kenya amu, eitumiyai teena ele andererai lenye aitayu eilata tiatua enye, napuoi aasie intkitin kumok.

Ore naa entoki naidim atolimu eipirta ena pisha naa, ore ene dukuya adolita inkabobok olmoogo, naa ore kuna abobok, naake eata esiai sapuk tiatua olosho lang', arashu tiatua inkiasin e oshiake, ore ene dukuya, ore kuna abobok naa epuoi naa apakal inchi, nepuoi aidong' neishori inkishu metama arashu intare, naa keata sii biotisho sidai tiatua osesen loo inkishu. Ore enkai, eitumiyai oshi inkabobok olmoogo, nepuoi aitoi, nepuoi apiki ewueji peyie ebulunye inapumbu, naapuoi aasie inkulie siaitin, aamu eji oshi sidai olmoogo, eitubulu inapuumbu oleng'. Ore enkai naa epuoi aiutuut inji, nepiki ilbenia, neing'uari metupurdata, nepuoi naa aitaa empolea. Arashu epuoi naa aitobirunye enooshi puruo arashu enooshi kijape nainoki aa gas, neaku ene tipat oleng' oshi inkabobok olmoogo tiatua enkishui aang'.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa kalo adamu intokitin e online, arashu intokitin natii oloing'ang'e naapuo aret iltung'ana te pooki toki naasita ninche too inkolong'i enye e eshiake. Ore tene wueji nadolita iltung'ana okuni, netii obo ogira aitumiya emashini, naa kelio ajo egira autaki kulo kulie oitasho, etii toki nagira autaki teine wueji, neaku ebaiki neloito autaki naa matejo eneikuni esiai e KRA, aa elaare o iropiani tiatua serkali, nebaiki neloito sii autaki, arashu aiteng'en ake iyie ai toki natii atua ena toki natii atua ena toki. Naa ore ena laptop nadolita tene naata ele tung'ani tene, eata sii olmonokie le Google, naakii eutu naake ajo isiaitin oo imbaa oloin'ang'e edolita kulo tung'ana , naa ninche egira aitamokishore elde likai. Naa sidain kuna tokitin amu, eitelelia opa intokitin pookin, tiatua enkishui e oshiake metaa mekure egol esiai, inot ake oltung'ani intokitin niyou ata iwuenita teine wueji, naa ilo ayiolou imbaa pookin te eleleki.

Ore entoki najo nanu egira aasa tene wueji, nadolita inkutiiti kera e sukuul, naishooki intokitin naijo tablets, netii olmwalimui sii oitasho teine, ogira autaki kuna tokitin eneikuni pee eitumiyai, neaku aitadamu nanu ena baye olarikoni opa oji Uhuru Kenyatta oshomo ainyang'aki naa inkera tablets. Naa ore pee idol kuna tablets, etisiraki torankiin le empendera e Kenya, neitodolu naa ajo esiai ena enkisuma olosho le Kenya, nashomo opa aiteru olarikoni Uhuru Kenyatta, peyie elo aret inkera too isukulini e Primary o nena e Secondary, naa ore ena siai einyang'akaki inkera peetum ashom ataasishore tiatua enkisuma enye amu ore naa esiai e tablets, naa keitelelek enkisuma enye, amu, mekure sii eitoki aapuo aigerisho anaa oshiake, arashu mekure epuo ainyang'u imbukui too ildukai kake epuo ake ninche aitumiya kuna tokitin naaji tablets, nejing' imbaa oloing'ang'e, nepuo naa aitayu imbukui enye tiatua ine wueji, netum ake aisuma, nedol ake ompaka vidios, netumore sii ilmwalimuni kumok tiatua ine.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, nadolita ene dukuya enkayioni naibung'ita tablet, natiu anaa etii toki naing'orua tiatua ena tablet, neaku egira autaki olmwalimui lenye peedol ajo, einoto toki duo nagira aing'oru, neaku nidol ajo atishipe ena ayioni oleng'. Naa ore sii teena, elo aret ena tablet tiatua enkisoma enye, amu elo aitelelek esiai, etum inkigerot naalo aret ninye tiatua enkisuma, netum sii ividioi naalo adol pee eitamok ninye, neitoki sii atum imbukui napaasha , nelo atum teena intemat naalo aas peedol tanaake etayiolou entoki duo nagirai aitamook, neaku enetipat ena siai oleng'.